Chekab kina kotoreti lakwet eng oratunwek che chang oret netai ko toreti konyorchingei amitwokik akokochin kimnotet lakwet akora kotoreti koet lakwet eng chokchinet ako kora komiten chechupkina kotoreti lakwet sikoter mionwokik alak ko chechi komatindoi kamet ko nyolu koamei tukuuk chetoreti lakwet eng koet lakwet ng'alek ap kwonyik kora kongen kole chekap kina kotoreti lakwet en eleo koet lakwet ako kora kokochi kimnotet lakwet akorip eng mionwokik chechang

Moshinishiek ab mbar konyolu keribe, moshinishiek ab mbar ko moshinishiek cheu mogomboik, cheu pang'et, cheu terekta cheu ak tuguchon alak chekiboisien en mbar, igere ile tuguchu konyolu yon kokeboisien ii konyegeun ak yangegeun kinde oil asikobit komanam kutu ak yon iwedi kora iwendi mbar ii konyolu ilite gila betut nome kutu anan kebagach en olon igere ile kor kokosoni aksiden mara nyongokirosen chito ko kor kokosoni aksiden en chito so igere ile nyolu kekonor en olenyolunot, kinde oil gila betut yon kokeboisien yang'akemwet ak kelit kora sigebendi boisiet.

Anee ogoegoe tiletab butek ab ng'echirek keboisien moshinit amun ikere ile ngeboisyen moshinit ih koyoe kotil kochokyin amun ikere ile moshinit kora kondoo lain ana tile kwo levolilit agenge mou chon kiboisien eut, niker tiletab butek ab ng'echirek keboisien eut ko ikere ile chunchundos imuche mobendii lain butek so sait age neyoitu inonono so ko kit nemii kokararan okere kokaikai keboisien mashinit amun chokyin ih ako ndoo lain butek ab ng'echirek